Ore taadei imashinini naitumiae tendung'oto enkano amu kayioliyiolo naa kayioliyiolo naa tena kutuk e kingereza naa keetae combine ena toki naji combined harvester amu mayiolo tenkutuk ang. Naa keirumiae taata aadung enkano, aadung'udung enkano nerishieki dii kulie tokiting laijo kulo matunda lenyenak. Neeku naa neetae enkae oshi naji ripper ashu enkiti naji thresher naa ninye taata edung'ieki intokiting mirraga, enkano mirraga. Neyauni taata oltrakta aitutie aipim atoororie ashu eyauni aanapie enaduo kano naitawuoki, neyae taaduo aaya ewuei duo nenare neyae. Neeku nena mashinini naijo thresher arashu ripper arashu enkae naji weaver gone, intokiting naijo nena. Nena mashinini taadii oshi itumiae aadung'ie enkano inakata egirae naa aitayu enkano tolchamba ashu temukunta. Nitauni taata toonena mashinini pookin peyie